Niton kotoreti temindet mising konai arawek chenyolu koribe minutikyik ak kiyagik en kimnatet neo. Ago kora kotoreti konai kerichek chenyolu koboishen en kasartab ropta ak kasartab kemeut, asikonyorjige kelchin neo mising en tuguchutet ak konyorjige chepkondok che toretenge en sobenyin ak konyorjige kanetet neo mising.

Nyoru rabinik tabusiek ab temik chemengechen en koroni koboisheni kurupishek en korotinwek ab gaa, ak kechop kondoindet ab kurupit age tugul, ak kechop betut ne kituitos ak kechop ak kemwa koimutik che tinye temik alak tugul ak kityo kigochi neo en kurupit noton ak koipchi kandoindet ab temsiet en wardit ak koipchi, koip kondoindonoti nebo wardit koba koipchi serkali akenyorchinge toretet kou notet.

Banganutuk chelelach chekise temik toker en lipanetab temishet ak oletere nyasutik ii ko kou konyorchikei rabiniki chetoretenkei en sobenywan cheomotin ak akityo konyorchikei keswek en beit nemi ngweny sikotoret konyorchikei minutik chotet en kasarta akitya komoche kora kikochi keswek chenomekei ak ngungunyatab oleminsen ak kora komokyin kei indonyo nekararan oleibe kesutik chwak sikonyorchukei kelchin chetoretenkei en dobenywan.

Rabishek che koiywek che nyigisen ko cheu rarakik ngamun tinye kiloishek chechang mising, ago ingeker kobetin nya. Aga chutet kora ko kigichopen tahabu che kali.

NYoru kobotik pichiinwek cheu: kagaetabge chebo rabinik, anan ko kasarta age ko mara komait kiloishek che nyolunotin rurutikwak ko mara komonyorjiga kou ole konyolu. Ko nitet koimenge temik mising ngamun mara kokomoe rabinik koboishen en kasarta nenoton. Kora ko mara komonyorjige keswek chenyolunotin, konitet kowechi rurutiikyik ago monyorjinge rabishek en kasarta.

rance Yae boisiet neo mising microfinance eng tononet ak kororonindab insurance ngamun en insurance komiten nebo karishek, miten nebo kerichek, yani chechang, ak kora koninyoru nyasutiet en oret, kotoretin insurance initet komatiboishen rabiniguk chechang ng'amun tile rabinik en kasit nekeyoe ak kora ko yon ketinye business kotoretin kora ndo iwendi bago inyoru nyasutiet mara kagichorenin tuguk, kotoretin insurance initet kora inyorjige tugukuk komeboishen rabinik chechang. Ak kora kotoretin eng kerichek yon mara keumian en karit kotoretin kora kobokonyoin komeboishen rabinikuk chechang.

Komonutiet ab ATM yon kinemu rabishek kotoreti biik mising ngamun molazima kokewe benki sinemu rabinikuk ago kora komalzima iiboti rabinik silipanen tuguk. ATM kotoretin iboishen ilipan rabinikuk komeiboten cash ripe kora mising komatkechorenin tuugk-rabinik ngap meiboti ko cash ago kora koribun time yon kemoche ibei withdrawen rabinik en benki ngamun ibeindoi kityo bogisit ye tam ikonoren rabinik ak kityo kogonin rabinikuk en kasarta ne nyolunot.

Hello ee ko nambaini kopo kcb bank ii koker boishet netestai en katinyun nebo rabinik notelelen en bankiningwonget ako makitilen kit akonyor walunet tos kibaa ano rabinik chuk chekikitilenan en bankini ngwongget ako akityo komotinye loan alatukul en bankiningwonget tos anyorutoi ano taretet.

Yon kityeme kikuyo boishetab rabishek ii koguk chekidib chebo kamanut kocheu imoe ilyochi rabinikchutet toretiten another rabinikchuton inyorchinenkei kelchin ainon rabinikchutet oo nuolu iwalu teputichutet asikitya ibibangane oleibishoitoi rabinikchutet akitya kekonin kasubetab rabunikchutet en olekeboishoitoen matin kobakobunji asara.

Yo wendi chito kobokoboishe rabinik ko tukuk che noatin cheyaei biik konamgei ak tabishek yon alishei simanyorchiokei asenet, ko koyai budget neno tukuk chemochei bokoal ak rabinik cheipotei. Manyolu bakoker tukuk alak eng olekabakoalishe ak konam koal ko yotok kokakonyorchigei asenet neo mising. Akop kora konyolu koker chito koal tukuk chekabo kamonut mising eng inendet si koalei tukuk che mabo komonut mising kokakoal chekamokchingei mising cheu amitwagik ak ingoroik ak kalipan yun menyei.

komosweek chetot kegeteen meliit en araraita nebo Indian ocean iih koo Indian ocean iih ko oineet neoo mising neituitos emoot, neibestos ak emotinweek cheloen, koraa konyorchinegee kelchiin biik chemenye karibu yoteet amuun imutu watalii, koraa kotoreti biik kolanda agogerchigee tuguuk chechang chetomgai kogere en oinoniteet, ooh eletotkegeteen meliit en oinoniteet iih koelekararan elemotinye tulonook ak dembonook.

Yon miten kewelutikab muswoknatet eng boishenyu anete kebebertab muswagnatet alenjini kaikai mii ng'weny letaetab logoiwek raini ngamun mi ng'weny network eng muswoknatetab kasari. Ako kora konyolu imuitewa kiteen asi akikishan ale kawo komie, kaitwak komie oretab logoiwek kou eng kila.

Kiboishen biik kolong somanet konamkee ak boishetab rapinik ak koribok rapishek Yoon kiboishen en biik chemotokityin kou imuche keboishen intanet en konetishet kora kimuche Keba sugulishek chenekiten akelipan fiiss akosomoso lagok Ako kakwobarak somanet Ako kora kimuche keboishen laptobs ak komputas kibetishen akot tuguk ratio telefision komuche kwo mwalimuit orit yundet akonet lagok akokonyorchikee lagok somaneti en kasarta nenyolunot akokuyo tuguk chechang mising

Terchindor teretab nyasutikab temishet en teretab nyasutik alak. Kou yon makororon ortinwek komomi oleititoi rurutik ndoyoishek asi konyorchingei keljin temindet. ko kou notok ko nyolu kechop ortinwek asikomuch temik koboishe konyorchigei keljin mising koiben tukukwai ak koaldaakoi kopkakonyorchikei rabinik sikotoretengei eng sobengwai. Kora konyolu komiten ndonyo nechobot nengoip tukukwai kochoktoi asimayachekitu.

Boishen chito rabishek kobun toretet ab Equitel kou: Itu rabinik en chokinet, imuche iyokte rabinik koityi chito nemi ole loo en chokinet ii ago kora imuche iboiisien rabinik chutet iolisien ameboishen, amoibe chepkondok che kachang'a en rabinik ago kora Equitel ko lainit ne tinye network en olon tugul mokiboishen momiten ele motinye network.

Oratinwekab temishet chenyorune temik eng lipanet ko cheu lainitab Equitel. Ko boishe temik chechang mising ngamun toretin inyorchikei chepkondokuk eng wakati nenyolunot ako kora boishe pochi la biashara ngamun koyogun chito rapinik, olindet rapinik, ko maboishe rabinikchi chechang mising. Iyogu chekachekuk ak kong'et chechi kou ele kau en simoit.

Macroeconomic outlook ne kikyoror en tuiyet ab NCBA kokogowal boisiet ab rabishek en komoswek che terter ak temisiet ak mung'aret en emotinwek che terter ngamun, igochin rabinik biikche imuche konamen mung'arosiek kwak ago kora komuche kogochi biik rabinik che omuche otoretenge kou kurupit asi onyorchige chepkondok ak kowalak sobeng'wong ago kora ko en biik cheboe kiyagik ak temik kogochin rabinik che muche koaljinen amitwogik, kiyagik kwak ago kora komuche kogochi temik tuugk cheu kesutik ak tuguk cheu mbolea ak keturek.

Yae boisiet kipagenge nebo temisiet kocheng'e oret nekararan miising asikonyorunen rabinik temik ngamun, igochin rabinik temik asikoalen mbolea chenyolunotin ago che nomege ak ng'ung'unyek ab komoswekywak. Ago kora kogochin keswek che kororon che tinye rurutik che chang ago kora kogochin katoltoleiywek che kororon ak kora kogochin temik konyorjige kelchin neo mising en temisienywan.

Kinyorchin rabinik chebo besendo chebo temishet kou KTDA eng chebo chaik. ako kora imuche beibu en imarisha sacco kotiengei ak ole kieregistanegei. Ako kora kotoreti nitet temik konyorchigei chepkondok yon kamakotinyei cheimuchei koyae temishet akonyorchigei keljin mising karon kamin keswekchi akonyorchikei kesutik chekororon komuchei kora koyakta besendo ak kong'etchi rapinik chechang cheimuchei kotoretengei kora komine minutik alak akonyorchigei chepkondok alak eng kasara nenyolu.

Kitoret kandoik ab benkit neo nebo Kenya ng'atutik che iyonotin en boisiet ab rabishek mising en nyumnyumindab konoret ab rabishek en kenyit nekosirto. Ngamun kotoret kokonor rabinik che imuche kotreten biik ak kogochi biik besendo cheimuche kotoretenge en soobet yan kamakomuche konyorjie rabinik. Ago kora komuche korib temik mising ngamun mara komi ngweny kipato nenywanet.

Toreti konetishoshek konamgei ak rabishek kobos chorset. Yon kiboishe rabishek kou ole nyolu. Ako kora konyolu inai biik cheoboishei tugul kiit neu eng chorset. Ako kora konyolu kandoindet netelelchin rabishek ko chito neiyanat nemaimuchei kochor rabinik che kakeyum. Ako kora konyolu ko biik chemiten chetelelchin rabinichutet ko biik che iyonatin mising . Manyolu komiten coruption kwenung'wai.

Amuche ater nyosutikab rapinik chebo temishet. Cheu minutik ak konoret. Ndamun yon akole minutikchu ayae esabu ale kaboishe rapinik chetiana aale minuti akitio kaboishe rapinik che tia aale mbolea. Akitia kaboishe siling ata amine tukiukchuk. Ako karon yon karakes ayai esabu kora ale kikaboishe rapinik che ten chu akO kanyoru faida che ten chu. Konyalu akonor faida chukan ak aboishen tuteen asituun kokakonor rapinik cheyochei a toretengei yo mamuchigei.

Toreti benkitneo nebo kenya boishetab rapinik en emotinwekalak kotoret Africa ak emotinwek cheloen chebo diaspora. kou yon kakiimpten ukuk eng kenya koba emotinwek alak konyorchingei rapinik benkit neo nebo kenya .Ako ripei rapinichutet asikoripen economy netesetai eng diaspora akitia konyorchinegei keljin akichek akokono r profit asiketegen emet ako biik chemi diaspora komuch konyorchinengei keljin akiche kamun emenyo nebo kenya amun en benkitab kenya neo nekikotoret biik kokonor chepkondok sikorip emet, emotinwek tugul,

cherutyet neoo nebo rabishek en temishet ko kouu yon konyorchigee temindet kesutik chetutigin mising komauu elekomoktoo ago koraa komara konyorchigee temindet tuguk hasara neoo mising kosiir rabinik chekiboishen kin kogolse, nitet kogochin temindet koimgee mising ago mara kobeet komongunet en temishet, nitet koyoee rurutik konemunet ab omitwogik kwo ngweny mising en emet nyoon.

Eee anyorchinigei kotikonutik akobo rabinikchu. Ngamu nyolu anai ale rapinik chetiana chanyorchinigei eng arawet. Ako magutik aichon che nyolu aboishen en rapinichutet. Ako nyolu anai tukuk, budgetit ne nyolu aboishe en tukuk cheatinye eng ko ak tukuk chemi san'g A.sikor komawo asenet rapinikchu. Nyolu aboishe eng ng'omnatet nemi barak. Asi akonor tuteen chekiribengei asi ndapitu emergency komitei rapinik.

Kewelutik che terei komakinyor besendab rapinik en temishet ko cheu yon merip rurutikuk kokoronekitu. Ako kora koyon kikoyet besendang'ung eng benkitab temishet ko imuch keyetenen rapinichutet. Ako kora ko yon mataikonori rapinikuk eng benkinotet ko nyumnyum keyetenen rapinikab besendo.

Kimuchei kobikesir statement eng kapolis. Ako kora ole kiriptoi olik cheyobu koratinwek chem ng'weny koimuch kora keboishe tukuk cheu rapinik chebo koratinwekwai. Amun mara komi ng'weny mising eng rapinikwai. Ko nitet keboishe tukukcheu amitwagik kobnikeropta eng olingwanet.

Chang ng'atutik che ribei beek en mbar. Niton kotoreti minutik konyorchigei beek akot eng kasartab kemeut. Ako yaei munutik kokororonekitu matin okiot kolalei kemeut neo mising. Ako kora koyoei kesutik kochanga kot mising ako manyorchigei asenet temindet ndamun karipchin beek minutikchi. Ako en emet ne yamat en korenyon ko mamiteten asenet nekenyorchingei ngamun mii beek kasrta age tugul.

Kibendi kisipi kekerei boishonik che kikiyae en emonotet. Ako kora konyolu keker ko rapishechutet ko kikigeshi boishonotet. Asi komakinyorchigei asenet . Nyolu kisup rapinichutet amun much kochor biik chemi barak eng emet. Ako igochi nitet asenet biik chemi ng'weny cheu raiya ako ikochi rirek mising raiya amun kakiibe rapinik che kanyolu ketoreten icheket eng kasartab rirek.

Ngatutik cheiboru ole kisiptoi mbar ko cheu, kerip osnoshek komatketil ketik anan kepel makaa eng osnoshek. Ako manyolu ketil ketik chemi osnet nebo serkali ngamun osnonitet ne toreti biik konyorchikei ewa nekararan. Ako kora imutu ting'ik asikotoret biik konyorchikei watalii akotio kochanga chepkondok eng emenyo. Ako kora ko nyolu kerip beek manyolu kemwetishe beek, bekemwetis eng beek che itentenei amu ireu mianwogik.

Oratinwek cheu kebai kiagik. Ngamun kiagichutet kokonech tukuk cheu mbolea ak kora kokonech cheko, chekimuche kialde ak kenyorchigei keljin ak ketes rapinik. Ako kora kimuche ketemishe ak kenyorchigei kesutik chekororon kot mising ako kimuche kenyorchigei rapinik eng kasit nitet. Ako kora kimuche kebai tukuk cheu ngokaik cheimuchei kokonech maaink ako konech kora mbolea chekimuche keboishen en mbar. Maainik kemuche kealde ak kenyorchigei rapinik asiketoretegei eng sobenyo.

Konetutik cheu kebai kiagik cheu, tuga, nguroni ,ngokaik sigirok ak kou chutet, tuga komuchei kokonech cheko ako kimuche kialde ak kenyorchigei chepkondok. Cheko kora kotinyei ndonyo neo kot mising ako tinyei kora biik chechang tuga. Kinete kora biik akobo ole kiboitoi tuga asikonyorchigei cheko chechang kot mising. Ak tukuk cheu ngokaik ko raisi kenyorchigei ako maainik kokonu keljin neo kot mising. Ako toreti temindet konyorchigei chepkondok che chang kot mising. Temik kora konyolu kotemis simapar rupet. Nyolu kotem bandek, marakonik ak tukuk cheu viasinik ngamun chutet ko tukuk kokonu keljin neo kot mising yon kakealda ak kenyorchigei chepkondok.

Kere bengitab Equity ripset ab rabishek ak nyumnyunimdo en biikc he lelach ak kipsomaninik, ngamun kipsomaninik komuche kogochi rabinik ab besendo che imuche kotoretenge en somanenywan. Ago kora ko much ekora koyum lagok che isponosareni chon mara koseretos konywan ot mara ka lakwet ne ng'om komuche inyokomut ak kotoreti kosponsaren kong'eten primary, highchool ak kot kotar sugul en sokondari ak kochengi kora bosiet. Ago kora biik che lelach kimuche kigochi bonus che imuche kotoretenge kotesen rabinikwak yon kochute betut netai bengit ab Equity. Ago kora ko bengit ab Equity kogochin bbiik kobelchige kelchin neo mising ngamun igochin rabinik ab besendo ago igochin kora rate nemi ng'weny yon wekto besenitet.

Konetutikab keter kerbesik kobo komonut eng temik ndamun toreti temindet konyorchigei kotililit teta eng kila ak kila. ngamun yekakonam kerbesik teta kokulei korotik akoyai teta kosagit ako yai cheko koba ng'weny kot mising . Ako manyorchingei keljin neo mising ngamun yekakomian teta. Ako kora kowechei makatetab teta ak koisto butek eng makatet ak koyai teta kobur kosamisit neya.

Ogoigoi alipan rapishek aboishe simoit. Ako amu simoit ko ui konyorchigei chorindet rapinik eng simoitnyu ako ui kopetcho rapinik eng simoit mau yon kakiboishe rapishek chetoku. Ngamun imuch kochunda yon kecheru kiit. Ako ui koripak mising ngamun imuche ndobure ak chito ne koi eut komuch konem ak koip rapinikuk. ko chu kami simoit, ko ui ndamun tinyei mpesa pin simoit ako manyumnyum konai chito mpesa pin chekuget. Ko reposkei rapinik kot mising.

Olietab amitwagikab kiagik ko kokwo barak kot mising. Ngamun tukuk cheu chumbik ab cheko ko kokoek kali ako akoi konyorchigei temik chemi ng'weny. Ndamun mara konan luksotin tuga koma kiit nenyorchinengei keljin kot mising. Ako kimuchei kechop kibagenge nebo kurupishek chekaiyomiagei biik cheboei tuga akitio kesom serkalit kokochi rapinik tuteen en kila arawet asi komuch konyorchinegei asikonyorchikei tyemikab tuga tuguk cheboe tuga akot yo mi ng'weny olietab sobeng'wai.

Kikotoreto boishetab simoit yon aboishe rapinik ,angamun amuche ayokchi chito nemitei oleloo rapinik ako maboishe rapinikchu apun karit. Alan akot aboishe kasarta negoi aipchini rapinik. Kora kokikopos ng'alekap chorset ,boishetab rapinik eng simot ndamun imuche iyokte rapinikuk kopa chito nekeolen eng kasarta nechoktoi kot mising ako maimuchei konai chito nekerupegei kole keyokte rapinik siling ata ako momiten ole nyorundoi ngamun moingen mpesa pin chegung'et

ee miten kosubet neipe temik amosich katoldoiwek cheyachen amuni nitet koribe temik asikonyorchikee katoldoiwek chenyolunotin ako kora en beit nekararn asikomonyorchikee temik asenet koron kakol minutikwak akokitneimuche koyai kipagenge en emet sikoteri konyolu kinde biik cheiyonotin kotelelchi en temishet asikorip temik ngamun ngomomi temik emenyon komkinyorchinkee amitwogik sonyolu kerib temik kot missing asimat kimuch kemot kenyorchikee en emenyon

Ang'et oratinwek cheu chebo mpesa bank ak cash. Ako kiit neagoigoi kot mising ko mpesa alan ko nebo bank amun mpesa imuche iyokte rapinik koba eng chokchinet manyolu ipun oratinwek chechang kot mising. Kiit neu bank imiuche iwe bank ak iyokte rapinik kaba ole kemache iyokte akitio kekonin kitio receipt. So komagere ane koya kou cash ngamun cash konyolu iwe akoi ole kemache iip koitolekanyolu iip asiigoite. Ako nyumnyum kopetio rapinik ngeip cash kosir yon keboishe mpesa anan bank amun imuche ikonor mesage ne kakikonin koyop bank anan mpesa so agot ndang'olu chito kole manyor rapinik itinye records eng simoitng'ung.

Nyoru kaimutik chechang temik. Kou yon koropon komuch kotim beek mbaret kouit kot mising. Mara inde tinget konyokopol. Ako kora ko mara imin tukuk akosip kipiit mbaret. Kokochin kaimet temik kot mising ngamun yochei kora ko sember mara konyil somok si tun kokesei tukuk ko kororon kesuik. Ako kora komuch temik kora konde kiparua chito konam kotup mbaret. Yutet koyoei mbaret komatoltolit akoyai kokemkemit. Ako ngokemkemit mbaret konam kowa ng'weny rurutikab tukuk ko nitet ko kaimutiet neo mising eng temik.

Aboishe oretab mpesa alan ko nebo bank ndamun oratinwek chutet kopendi eng chokchinet. ako kora ko imuche iyokte ak neitio kekonin reciept. Ko ngou nitet ko ke keepen records chebo rapinik chekeboishe ako kora billishe chutet kotinyei sanasana pay bill ak account numbers ko ui iboishe cash ko agere ko oret ne kararan kot mising yeboishe mpesa anan ko bank. Ngamun mii tukuk chechang che kisupi.

Kikichobe ng'atutik chechang nea en chepkirob ngamun nyalu, komichito orityutok nekiyani Ako manyalu komiten corruption ngamun ih bik chachang kokikonai tuguk kab buch, nyolu kecheng chito nekikonai neiyanat kabisa nekaron ndabetos tuguk ih, kimuche kian tuguk chemwae Ako kora kotareti bik konyorchike kelchin missing akot en ng'alekab chebkondok mekase tuguk chemwae en bik chemi ngueny cheuu rayaa komuch konyorchike chebkondok en kasarta nenyalunot ngamun kakinde bik chenyalu kotelelchi kasit nito.

N'gemei ng'atutiab emet tukukab temishet ngamun mara kokakinde chito nemaiyanat kotelelchi tukuchutet ko imuch konyokoaldechi temik ako ka tukukab kanyolu kikoito buch. Asikonyorchikei temik eng kasarta akomin tukukwai eng kasarta ne nyolunot asikotun kamanyorchikei asenet ako konyorchigei keljin. Cheimuchei koalda ak konyorchikei rapinik che imuchei kotoretengei eng sobet. Ko tukuk cheu chutet kong'emei temishet ndamun kakikochi chito kotelelchi nemaiyanat.

KEBS ko kere kole rurutik cheu nee che kemokinge? Ago kere quality nebo rurutikuk kora ko konu KEBS tuguk chebo high

Kerei temik boishonitet ko kararan kot mising. Ngamun ngomaisup ng'atutik chutet ko manyorchingei kelchin nekararan kot mising. Ako nyolu kosup ng'atutik chutet asitun konyorchikei kesutik chechan'g akonyorchikei kelchin. so kou notet ko okot ngot komirmir kasisiekwai, komagerei ko kaimet. Kit netakchingei temik kot mising ko konyorchigei kesutik chenyolunotin asi konyorchigei kelchin en temisieng'wai. Amatkokochigei asenet asikotoretengei rapinichutet en maisha nenyainet

Sacco ne angen ko nebo imarisha sacco, nitet kenyorchin olan tugul, ako kora imuche iyokte rabiinik en simoingung, ako kora imuche ikonore rabiinik isaven apinotet en simoingung, asi yeityo inyorchikei rabiinik en chokchinet ako kora kokochin piik besendo en chokchinet, ako ko konin kora rate ne ichome iwektae rabiinikchwak, niton kokochin piik che chang koba kosom rabiinik en imarisha.

Oret neu, no makiboishe katoltolek chekororon. Ako much kopar kesutikuk kopa ng'weny kot mising akoyai amatkoek quality nenyolunot nitet kekonin kerkon'get neo kot mising. Ngamun maimuch koal chito tukuk chenatinyei quality nekararan. Ako kora kokochin temik kerkon'get ngamun nyolu inai ng'ung'unyatab mbareny'ung kit neu. ako nyolu inai ile nyolu amin minutik aichon en kasarta ainon ako nyalu akeses tukuk chetiana yon kasip ng'atutik chutok.

Angen korik chechan'g cheikoitoi besenwogik en emenyo nebo kenya. Ako koot nekiacham kot mising ko KCB bank ngamun ikochin biik rapinin matin agot ko meyae kasitab serkali. Ako kora kokonin ratit nemi ng'weny yon iwektoi rapinikuk. Ako malasima iwekte rapinik eng chokchinet imuche iwekte eng mutio ako mamogegi. Ko nitet kora ko kikoyai biik korwachi ngamun mamogegi tuguk checha'g.

Igoigoei temik chechan'g kokomboan mbarenik ndamun imuche ikes tukuk chechan'g en mbaret ne kekomboane rapinik che tuteen. Agitio inyorchigei kelchin kot mising. Ako mbarenik chekikomboani mising ko biik cheyabu ole tui ng'ung'unyek komachei ole sinet ngamun rurtos tukuk chechan'g kot mising. Ako toma, tako toltolen mbaronik eng sinoshek. Ko koikoei biik chechang kokomboan mbarenik eng yundet asikomeny ole tui. Ko nitet kokochin temik konyorchigei kelchin kot mising. Ngamun rapinik che kaikomboane mbaret ko tatun konyakokesei tukuk che chan'g kot mising kosir rapinik chekaboishe kokomboan mbaret.

Ponganutik cheechen che kikeyai eng Kenya ko kikinet biik komin minutikwai kominchi tukuk cheu kinuok. Asi konyumnyum mbaret nekikominin'git ako kora komuchei korip mbarenichu, kinuochutok, tukuk chekikiminchi kinuo chutet. Ako raisi kenagoi beek eng kemeut ngamun ole kiteen ole kenogoi beek. Ako kora konyorchingei temik rurutiok che chang kot mising che imuchi koalda akonyorchinegei kelchin.

Agere ko karan savings account ngamun maimuch inemu rapinikuk eng chakchinet ngamun imuche iboishen rapinik iwasten kosir yon keboishe fixed deposit account. Ngamun imuche inemu rapiniguk sait age tugul nemoche. Ne nitet iseteni kitio tarikit nekemache inemune rapinik si tun inemu. Ko nitet agere ane koripun rapinik kot mising kosir yon keboishe fixed deposit account. Ako fixed deposit ini, kora, komuchei kotilenen rapinik kila arawet kila arawet che kaikonor ko kakere ane kokaikai savings account.

Nyolu inai inyendet kerichek che keboishen eng amitwagikuk. Ngamun mi kerichek che ogot ngo kakopir ropta akopa kotakong'etu kora arufut eng amitwagikuk. So kaikai iboishe kerichek chenamegei ak amitwagikuk ako maafectoni afya neng'ung'et so ko kaikai yon imache iboishe kerichek eng amitwagikuk ko kaikai igere korok side effects che tinyei kerichek chotet ako kora konyalu inai quality netinyei kerichechotet. Asi mang'emun bortang'ung akongh'em minutikuk.

Tukuk cheu, kamache rapinik chetiana, ako kamache alionchi ako awegu eng kasarta netiana. Ko tukuchutet ko nyolu kisip kot mising eng account nebo fixed deposit. Ako nyolu inai ile rapinik chetiana cheinyolu iwekte yon karisich. Ako nyolu inai ile rapinik che tiana che nyolu kotilenen asimakichorenen rapinik. Ngamun ningomeisip tukuchutet komuch karon nyikeipenen tukuk che kikekoite koek garanter. Ako kora kemuch ketilenen salary chekuget eng kila arawet chechan'g kot mising.

Keweluitik chenyoru biikab kawek ko cheu mara komebit kawekuk komie, mara ko koam isirek kwaekuk komenyorjinige ndonyo nekararan ago kora tuguk cheu mara komesember kora komie koam tiong'ik kawekuk, ko nitet kondo ng'weny kawekuk asimakial, kora ko loen factories chebo kawek ngandan rutu en lon tugul kouiy kenyor factory nebo kawek. Nyolu keba ole loo sikenyorjige factory nebo kawek ko nitet ko agere ko kewelutiet neo mising en temik.

Koachemung'oroindet i, koyoche iman abesho account nebo mung'aret ak nebo magutik ngamun sianai ole otestoi mung'arenyun ak ole oriptoi maguitkyuk ngamun yeaboisiien account agenge konyason komates mung'aret ago motinye mahitaji che komokinigeen ko. Ko ogere ko kaikai ane aboishen accouts che terter asi rabinik ab mung'aret akonor komie ak chebo magutikyuk kora komiten komie en account nenywanet ago ndo bitu ot emergency komotinye kaimutiet age tugul ngamun mi rabinik komie.

Yan acreage benkit neakonoren rabinik ii okere rate chekiwetoen rabinik ngamun ii nyoluu koribok rabinikchuk komue akomonyolu ketil rabik chechang kot missing kora konyolu aker besenwokik chekonu ingamun mara yan kachilake komara amokyikei rabinik chiton siatoretenkei konyolu kora aker tuguk cheu chotet sikoron komangemake missing.

Aboishe rapishekchu eng ng'omnotet nemi barak kot mising. Ak anai ale keljin netia nanyorchinigei eng mung'arenyu. Kora konyolu anai ale magutik aichon chenyolu atinye eng mung'arenyu. asi yeitio komanyorchigei asenet neo. Ako kora konyolu arip keljinitet asi manyorchigei asenet. Ako kora arip rapishekchu ak anai ale aaldoi ano tukukchuk chenyolu atinye eng koo.

Ki ogose amiten komie kin abosien benki anan ko simoit akonoren rabishekyuk, ngamun ki sait age tugul negomokige rabinik anyoru en kasarta ne notet, monyolu awo akoi bengi asianem rabinkyuk, kyoboishen kityosimoit ak anyorchige rabinikyuk en chokinet. Ago kioteinge en kasarwek che chang kot mising ngamun amuche oyokto rabinik yon komokinge chito ne koyochon rabinik en chokinet amawasten kasarta neo.

Eee ayoni korik chekikonore rapimik chenekiten ak ane ngamun amuche aitchi en sait age tugul. Ako kora manyolu aboishe rapinikchu asi awo agoi benkinoto.

Toreton tuiyosiek chutet chubo sigik ak konetik ngmun ibokeng'olole ak konetindet ak lakwet ak anai kewelutik che tinye lakwenyun en somanenyin, ak kityo anai kit ne oitoi lakwenyun asikityo konam lain en somanenyun. Ak kityo konyorjige results che kororon ago kora amuche anai ole ne kewelutik che tinye lakwet yon miten en sugul ak yon miten en gaa ak anai kora kit ne tiiye lakwenyun en somane mising asikonyorjige results chekororon.

Tukuk chekimokchingei siyat account nebo rapinik, kemokchingei email ID number neng'unget atm card ako nyolu imwa kora ngoto kisirin serkali anan ko kiisirgei ikasing'ung ako kora kemokchingei nambaing'ung nebo simoit. Asi inyorchigei account neng'unget ko nitet kora kotoretin ikonor rapinikuk eng chokchinet ako kora malasima iwe akoi benki sinemu rapinikuk imuche ikonor iboishe simoing'ung yon imoche inemu rapinik anan ko yon imoche iyokte.

En kasartab Covid-19 ko kyamuch abai ngokaik che chang kot mising, chon bo improved kienyeji ko chutet kologu kityo momi betut nemologu ak kiityo orib ak rabinikyuk tuten che kiotinye. Ak kityo anam onyorchige kelchin kin aalde maainik besho alde ngokaik, korut kelchinoik che chang kot misng ak anyorchige chepkondok kora ko kiabai kiyagik cheu tuga, ko chutet ko kitoreton kora en chego, chego ko kyomuche abaen lagokyuk ago kora amuche aldechi chemung'arainik. Kora ko kigonon mbolea che kiamuche ariben rurutikyuk en mbar cheu beek ak ndisinik, ko chutet ko kitoreton kot mising arib rabinik che konyorjige asimaalen mogutik che chang.

Kiyon aboishen mpesa pochi la biashara, ayoktoi rapinik chepo karit, awendi mpesa app aneitio awe pochi la biasha akitio ayokte rapinikchuk ak aliponchi ndereba karinyi. Kora ko matilei rapinik chechan'g en barak che kakiyoktoe ndamun kikiyai nitok kopunchi chemung'arainik.

Tukuk cheu bandek, ngamun inyorchini elemitei karibu elemitei tinga. Yun bo tinga. Ko chutet kenyorchin yotet kila kila kila ak tuguk cheu sukaruk tukuk chon bo tuket tugul imuche inyorchigei eng tukek ngamun mitei yotet kila.

Obwotii ko m-pesa konaat kot missing kosir Airtel money amun bik oleo ko kiboishen safaricom Ako safaricom ko momiten oret age neimuche inyorchigee rabinik kosir m-pesa Ako imoche kochob ko activaten Airtel laininywan sikonyorchigee bik chechang rabinik koboishen Airtel ko shida ko Airtel komaa momiten monome network nenywanet soiti kou safaricom.

Kikowal boishetab rapishek kobun simoit en biikab Kisumu ngamun oo mung'aret nemitei komosin ng'wang'et. Ngamun mitei watali che nyoko kerei lake victoria, ako kora komitei nametab injirenik en yundet ak tukuk cheu omena. Ko kikotoret kastomaek kolipan rapinik eng chokchinet akonyorchigei kpora chemung'arainik kokonor rapinikwai komie ngamun kairurukchigei mpesa.

Konoretab rapishek eng muswagnaytet ko kikonyumnyum konoretab rabishek eng boishet eng ng'weny komugul. Ngamun rapinik chekekonor eng simoing'ung komuchei maimuch kopetcho ngamun kakonorak eng simoit. Akot ndapetei sim card imuche iwe ireplacen akitio inyorchikei kora rapinikuk komi komie. Kora konyolu kokiirip security neng'ung, et en simoit ng'ung ngamun nyolu ichop mpesa pin anan ATM pin nekim nemaimuchei chito kobwuat kokiichop kou notet simaitio kechorenen rapinikuk.

Yin metinye rabishek cheomotin imuche ifulisan rabinik kobun mpesa ko kechil staa two ,three four ash akityaa iwee kokonin option kokonin rabishek chekemoch ifulisan akityo indeed mpesa bin chekuket ii akityo inyorchikei Checkendon guk ak iyokchi rabinik tilyanutik guk kou olekemoche iyochitee akityaa imuch ilipan rabinichutet jopolepole ingamun yemeliban ko imuch kotesak akotesak bakai kosir chekikesom.

Amuche awoo tuketab mpesa akityo abokoite rabinik chuk chekotinye ko cash chekomoch kindewon mpesa akityo abodipositen ak anyirchikei rabishek chuk kobwaa mpesa ako nitet koriboshen rabishek kot missing ingamun malasima kelein koboishen rabinik chuk ko kowee oleloo ko kaboishen rabinik chuk amuche ayokto en simoit en chokchinet ak aseben kasarta ne yoche awendot owendi en emrabinik chuk.

Amuche anyorchikee uinwek chebo airtel account ,ngamun network nebo artel komiten ngweng missing ,niton komuche koyai rapisiek kokagee ,komara koyaan achelewan en kasit nekomoche ayai ko akere kokayai kewelutiet ne oo missing network en artel money ako kora komuche konyorchike chito rapinikuk ngamun mara komatep pin en m-pesa neng'ung'et.

Makutik che imokyinikei asiyat mpesa account nengunget ii konyolu yan karial simkat iktifeten mpesa aktya iseten mpesa bin nengenget ne maimuch kobwatchi chi ko kiichob kou notet akityo inam iyotee rabinik guk ala ikonoren rabinik guj en kasarta aketukul nekemoktyinikei

Kewelutik che nyoru temik yan kasikombwan imparet ala tan janam imparet ko cheu yan kanam chito en mara olekikochut biik kwal imparetab chito akityo kinam kewon biik en yotet ko imuch infewone biik is ko kemin tuguk guj ko konej oo koriyochi kasit newoo kot missing akityo kinam kewon biik ko yotet ko nuorchinkei temindet kewelutik ngamun kaibet mungarenyin en olekoan konam alan koo nata yon kanam chito imparet akityo konyokikochi chito ake komara kakoliban ko oker kokochin temindet kewelutyet neo missing.

Awendi M-Pesa ak awe lipa na M-Pesa ak kityo awe paybill ande account number ak kityo onde business number ak kityo oyokte rabinikyuk che koliponen karit ak kolipanak karit en chokinet komakiimge ak biik chebo karit.

Boisiet ab kipagenge en kondeet ab sein ak ng'atutik ab chepkirop ko nitet ko igochin biik konai imanit ab tuugk che kogichop ak kitya ko rabinik che kokiboishen konyolu ko kaginde yutet asimabit chorset en yutet ago kora konyolu keboishen ng'omnatet nemi barak kot mising ngamun tot kechoren biiik rabinik en yutet.

Ibu tuguk chekimokine en temisiet en emenyon bo Kenya kou kigochi temik tuguk chekiboiisien en minset cheu katoltoleiwek ak tenderek che kimine. Chenome e ak ng'ung'unyat ab oldanywan ak chenomege ak weather ak cllimate nebo ole meye tmeik che eechen. Kora konyolu kinet temik agobo minutik kywak ak ole kiripto minutik kywak asikonyorjige kelchin neo kot mising en temisienywan.

Achome inoker tiet, neyoe serkalit kou kogchin tmek minutik ak tuguk cheu katoltoleiwek ak ogot kerichek che kibiten minutik kwak asikonyorchige kesuitik che kororon ago achome nitet ngamun, igochin kora temik che mi ngweny kong'et ak koba barak ak koyai boiseinywan asikonyorjige kelchin neo kot miising. Nitet ko kararan ngamun kotoret serkalit temik asikonyorchige emenyon bo Kenya tuguk amitwogik che yomotin amatkeib en emotinwek alak.

Okonori rabishek che kokiweg akonori en M-Pesa asikotoreton arib rabishek chutet ak okiljige akonor rabinik chutet en komie asimakichorenan. Ago okere kora koteswon mung'aret ngamun koribok rabinik chutet komie. Nitet kora kototreton arib biashara nenyunet.